Asechwalo ywak ne jotelo mopogore opogore kamo ting'o MCA, chif mar gweng' kanyakla kod MP marwa to gisekawo okang' kendo gisekelo materials nyaka contractor mabro chung' ne gedo mar ot mayande oruombre no kendo gikawo nyaka ting' mar gogo manokethre kane odno oruombre, kamo ting'o gige uso mane nitiere iye kanyo mag jo ohala mane tiyo e odno. Gisekelo funde bakendo gendo osechakore to gisingo mar time piyo piyo moromo mar mondo mi ohala mane dhi nyime odhi nyime maonge chochni moramora.

Osekelo rochruok e kind jopuonj, jopuonj mane osingo chopo chwalo silabas e giko mar tam. Koro ok nyal timo kamano nikech nyithindo ka odok dala to onge kaka ginyalo puonjo. Okelo rochruok e kind nyithindo, nikech nyithindo bende manose ikore mar tieko silabas kendo dhi e klas machielo kata ng'iyo okang' machielo mar somo. Ok nyal timo kamano kaluwore kod dok dala ma apoya nono kaluwore kod oula. Okelo nyaka rochruok e kind jonyuol, nikech jonyuol seche moko nyathi nene odak e skul to oonge kod pesa mar fea ma onyalo chulo onyalo oro mondo mi nyathi oduogo go. To miye chochni me ma opogore opogore kaluwore kod weche mag pesa. To mae bende miyo otiyo kod pesa mang'eny seche ma nyathi ni e dala, kaluwore kod kaka ok nochano tiyo kod pesa. To mae osekelo chochni ahinya kaluwore kod weche mopogore opogore ma gino kelo ne jogo eko.

Adhi nyiso janyuol mondo okel details mag nyathino, kama otingó ID, birth cerificate kod kalatase ne mag kuonde ma osebedo ka osome, mondo angí kaka nyathino osebedo ka dhi nyime. Bangé abonyise gik ma dwarore, kamotingó uniform ma dwarore, koda gigo mag tich mag tedo ma odwa, obiro tiyogo, nyaka gigo ma dwarore duto. Ka motingó nyaka uniform, wuoche ma onego bed ni orwako kod gik duto, gik ma jokma timo catering te dwaro. Bangé akawo number simu mare, kod mar nyathine no, to atudora kodgi ka amanyonegi nafas. To ka aseyudo negi nafas, to anyise odiechieng' ma mondo obiye kod nyathineno. Mar mondo omi anyal rwako gi e sikul. Mar mondo omi nyathineno ochak somo. To ka ndalo mag rwako ji pok ochopo, to anyise ndalo ma mondo obi okele nyathine. Mar mondo omi nyathine obi ochak tiegruok machuok mar kod jowetene. Mae nyalo konye kendo nyalo miyo nyathineno puonjore tich ma ma odwarono kar somo mar, kar tiegruok mar Utalii

Adhi kuonde ma nigi chokruoge mopogore opogore mani ko ji mangény, to apenjo ngáto ka ngáto weche manyien ma otimore e gweng'gi. To man kod oteku, andiko piny kendo achokogi kowuok kuom chokruoge mopogore opogore, to aorogi ne nyakalondo kata ne television ma dwaroga weche manyieni go. Bangé ka aseoronegi to jogo miya pesa, kendo mano e ohala ma ayudo ka asetimo tijno. En ohala maber ahinya, nikech okelo tich mayot ne television kata radio mopogore opogore, nyakalondo mopogore opogore mar mondo omi kik gichop e gwenge kuonde maboyo ahinya ma ok ginyal chopo e yo mayot. To mae kelo tich mayot e ne jogo eko matiyo tijno, kendo omiyo gibedo kod mijingó mar tiyo tijni, ka okalore kod kaokalore kod tudruok kod jogo ma nyalo kelo weche manyien kaka ana kamae.

Zuri en customer care mar jo safaricom kendo en okonyo ji man kod penjo ma opogore opogore ewi kaka safaricom itiyo godo. Inyalo tudori kode e namba mar one hundred kioro ote machuok kuro to obiro duoki kendo iwuoyo kode gi bolruok makende to obiro duoki. To kidwa penje seche mag tich, to obiro duoki ni en chakre saa ariyo gokinyi nyaka godhiambo seche maok olewo to mago ekinde eseche ma jo safaricom go hinyo yudore mar mondo mi gitudre kendo gikony jogo man gi chandruok eweche mopogre opogre mag jo safaricom.

Eh osebet nikech ndalo mane jo gen z ng'anyo chien kae, nene de okwergi to mano dine wawacho ni ati ok ni ok en jatend oganda motegno mapingo piny owacho. To nikech ne opingo mano egima omiyo ne oyie mondo jo Gen z oping wach mar finance bill kendo ging'any e ndara mar mondo mi oketh wach mar finance bill manene dhi manene dhi turo jopiny kendo nene dhi kelo chochni ekind jopiny. Kata chien kamoro kanyo ka iweri kod weche mag jo Gen z, ne nitiere ng'anyo moko mane en ema ne opangokendo ne owacho ni ji mondo odhi endara odiechieng' ma kama, to ji dhi manyiso ni ne opingo sirkal mamalo kendo nene opingo piny owach

Jogweng'wa ok ohero lee mar bungu. Kendo gisiko gilaore kodgi, ka gimanyogi kaka chiemo, kendo giriembre kodgi mar mondo omi kik giketh cham. To mae ok en yo maber mar bedo kod lee mar bungu. Nikech en bende omanyo mana ngima kendo omanyo kaka onyalo dak e alwora. To mae ok en tim maber, seche ma ilauruok kode. Nikech jomoko laure kod lee kaka mwanda, kata aidha, kata apuoyo mar mondo omi gimake, gichame. To en bende sechego omanyo gima onyalo chamo. To ok en gima ber.